Ore ake peeku kainyang'u ena mashini, na ore enewueji nainyang'unye, ninye aikilikwanishore olopeny olduka ajoki, matuutaki enikoni peyie itumiai. Na kaomon ake aitobiraki aliki ajoki, ah peyie autaki. Peyie malo aya eitu ayiolou enikoni teneesishoreki.

Ore enduata ai tialo olarabal oltungana ongwesin na peyie eyiolou serkali ajo ore iltungana na keeta sininche esipata enye me ake duo ingwesin kaata si enduata najo nchere tenelo ninyialisho ingwesin anyial ilchambai loontungana naa kishakino nejingu serkali ingua eimu olkioma le kws peyie eretu iltungana nshukoki iltungana imalii enye.

Ore kilinik oonkera temurrua naing'ua , nemitalakuni. Naa mitalakuni amu itaa apa sirkali esiai ereteto arashu naa esiai e dupoto esipitali enepesho. Neeku etaa apa mitalakuni kake kelo nemeetai irkeek, nejokini iltung'anak peyie epuo ainyang'u naa ina ake enduata najo injere keishaakino nepiki sipitalini irkeek peyie etumokini ataa ketumi te sipitali.

Ore iltunganak ooiguran empira oonkejek tolosho le kenya ,ore obo naa oltung'ani oji victor Wanyama, etayioloki ninye tolari loonkalifuni are otikitam egita aiguran ankiguran naji ene EPL yioloti ninye tenasiai empira ore olikae naa Olunga ore ninye naa olaigurani siininye kitok oleng lempira oonkejek

Tenelo natumore entasat namirita irnyanya tosupuko, na ore entoki nang'as aas, na kairoroki ninye, tenkoitoi enkanyit oleng'. Ore entoki nasuju ina na kaikilikwan ajoki kanyoo imirr ilelo nyanya. Ore peyie aliki bei, nadol tenaa kabaiki arashu enaa mabaiki. Ore tenelo naaliki nadol ajo kabaiki, na kaikilikwan si kulo nyanya ajo kaji itung'ua, tenaa kaisidain tenaa meesidain.

Ore imbukui yiolot naig'ero iltung'ana le Kenya naa imbukui naata esiana. Ore nabo, naa embuku najo Kidagaa Kimemwozea, ore ena buku neigero otung'ani oji marehemu Ken Walibora. Embuku sidai oleng' naalimu erikore eneig'ira aikunari arashu nkoshuak nainoto naa ilarikok tiatua erikore. Ore enkai buku naa The river and the source, ore ena buku neig'ero naa entasat naji Margaret Ogolla. Ore ai buku naa, ore ena buku e Margaret Ogolla naa kelimu erishata entito tiatua olosho. Kore enkai naa embuku naji um Kigogo naigero entasat naji Pauline Keya

Ore enkitangenare oltamoyia na entoki nabo naata tipat oleng, kake kayieu najo musana ebayieki temurua ang oleng, naa keeta ena kitengenare tipat sapuk oleng amu tenitengeni iladuo tamoyia netum sininche engolon, nedol ajo keeti dukuya ashu keeti enkishui dukuya, mee ake duo ina moyian naidim atomitiki ninche epuo dukuya.

Keisidia biotisho oleng te murua ee ore biotisho naa nabo toki naa enetipat oleng tenelo peeku keeta iltunganak biotisho nelotu eseriani atua iltunganak keisidai sii biotisho amu tenelo naai pee emoiu iltunganak naa keibukori inkishu kumok egirai aing'oru embaare kake ore peeku keeta iltunganak biotisho wore nena garamani nedoyio.

Ore oltikana arashu elototo enkoshoke na nabo ashu imoyiaritin naitanyamalita olosho oleng, ore tonkolongi kumok natulusoyie na kuna moyiaritin nayautua ilanyamalitin ilmareita, ore enkitengena nabo naishakino nishori kulo tamoyiak, ore nabo na piaku iltungana safi ashu eaku iltungana oiba olererio ashu ilduriki ore si enkae nitengeni iltunganaapiboyo oltikana eimu aah esiai naitumiyai inetii peyie ibori enkojingani peyie mitoki atum ilo tikana.

Ore embae nanarikino, nesuji oleng' peyie ebik biotisho. Ore embae nabo naa, enetipat oleng' naa teneaku iltung'anak illoku iltung'anak og'ira aitobikie esiai, yaani aaku safi, neibooyo iltung'ana oleiterio arashu ildukin. Tenelo neaku iltung'anak iltung'anak oing'or usafi neaku taata leo tung'ana iltung'ana oidim aibooi, imoyaritin kumok oleng'. Keyiu sii neaku iltung'anak iltung'anak oobik tiatua kiama enye nemeitoki aaipang' amu kore ake pee eiteru iltung'ana aipang' tiatua kiama arashu aatum ilang'at nepuku imoyaritin kumok anaa e biitia.

ee ekaok oshi ilnganayio lebiotisho ,ore tonkatitin kumok kesej aok ee ilkek oiboyo emion oji tonkarn enye brufen arashu mara moja ore kulo keek na ilkeek oiboyo emion elukunya ashu ninye eno sesen pookin ore kulo nganayio na kemiri toldukai naa ilkeek naa teniok nedoyio emion tina rishata ake nemintoki aning emion.

Ore tembaare eaaang naaa arashuu wenesipitali naa wore tenanu naa kagelu embaare eang amu ore embaare aaayaang keyiolo irmaasai embaare toorkiek lormaasai kelo nikinchori kulo kiek loormaase enaa orkiloriti aaa iseketen nikibak aabak oleng naa ore sipitali kelo nijio alo sipitali nikintamanari nikimbimi neji medolitai enekiya neeku ore tenanu kagelu embaare eyaang.

Ore ena sukuul naamadup oleng aiyeloo. Kaki atoning'o apaa te ngoloni naitulusaike eimakini esiai enia mashini nayelou arashuu aah naituume seu tenelo neponuu mpurusho ng'anyitee arashuu emanyisho. Kaki ituu atuum oleng atanyelo oleng ajo kaa sukuul enaa nasomore kuna nkerra arashuu ninye ena mashin makee'on.

Ore tenduata aai, kayieu najo enkiremore e taata naata dupoto alang' eniapa. Ore enkiremore e taata netelelia, enotoki imashinini naitelelek esiai, neinotoki sii irkeek loomuain kumok oidimi aitumia tiatua enkiremore. Ore taata naaketai iltarakitani ootur emukunda meekure e lazima peepuo iltung'anak aitashe tolchamba aaturisho ometadoi enkolong'. Keetai iltarakitani oitelelek esiai, ninotoki sii lelo keek oitasieku endaa netumi endaa tesikionito, embae ena najo nanu kikashe enkiremore e taata ina naa eapa.

Kilome kwak meeta olmarei lang aa enkatini pooki akeyie omoyiaritin, meeta ninye hoo nabo, kake kia kitodua ilmareita oata enkatini omoyiaritin, elo ninepu olarei oata enkatini emoyian nai ena emoyian enkijape naaji asma neinepu ajo ore ina moyian na kedou toltungani oboo alo olikae ena ishoritin, kake ore tena rishata mikiata olmarei lang emoyian naijio ina.

Maata entisipa oleng ooltururi oonotito dupoto eeimu enkiremore kake ore toowujitin nairemishoi enaa temurua naji enoongurman tenkopang natoduoa ilairemok kumok oleng lompapaini arashuu ilounito irmatunda oomelook ashuu ilaijio water melon atodua etudupote eeimu irkuti tururi hoo nemaata entisipa ajo kwakwa tururi apa lelo loolairemok.

Ore ebenkin natodua naisilenoo iropiani tenchukunoto kiti, ore nabo enye naa ccoperative bank ore enchukunoto enye naa esajata ee otomon onapishana esajata etomon enapishana ore enkae benki natodua isilenoo tenchukunoto kiti na ebenki naajo kcb, na ore enshukunoto enyeashu aa intrest naa eti tomon oilee, esajata etom oilee etae sii ebenki eiquity nemetorono sininye oleng eti ake sininye ineweuji esajata etomon onapishana aa niaku metorono niaku nena benki ayiolo eata enchukunoto kiti tenisileno iropiani,

Kayieu najo eitu eitoris serkali um enkisuma e digitol too nkwapi naalamita olduka anaa enatiu too nena taoni tiatua intaoni. Tenilo atua intaoni naa isej adol ajo kore inkera oo antaoni naa ketumito enkisuma e digitol tenkoitoi sidai oleng' alang' kuna kera natii atua atua seroi arashu nalakwaniki town. Kake kesidai naaji teneitanyanyuk serkali oleng' aajo kintoris nena sukuulini neisulaki amu kore kuna kera naa kepuoita pookin aas entemata nabo terishata olari.

Eeh, kore te murua naing'ua naa keetai iltururi leme le serikali og'ira aitudupaa esiai e digitol. Ore olturur obo naa olturur le Memusi Foundation, ore ele naa olturur loo lashumba og'ira aisum iltung'ana esiai e digitol na ketabolo inkopisini enye oonkompyutani neisum iltung'ana inkopyutani, ore kulo tururi naa kaisidan oleng', ore eneiko ninye pee easisho naa keipotu ake iltung'ana neisum ninche eneiko pee eitumia inkopyutani arashu eneiko teneyiolou enkoitoi e digitol.

Ore tekulo tururi pokira are aa AMREF O RED CROSS naa ore tenduata ai naa red cross nataa aa nanoto nataa aa oledupoto sapu oleng tiatua aa a inkishu arashu tiatua irmaasae tenkata enyamali . ore red cross naa ore too nkatitin olameyu nipangu ayaki iltunganak endaa ore tenakata naponu nkariak enkop naa idol ingoru ninye ompaka intekei naapuo asarunyie iltunganak ,ore iltunganak otudungoitie nkariak nidol eshomo red cross ayaki ninche indaikin ,kaidim atejo red cross nataa ole dupoto oleng tiatua irmaasae

Ore eserini oo ndaminot oo ndamunot arashu um ore ina seriani oo ndamunot naa entoki e tipat oleng'. Ore enaiko peiyee ebik indamunot ainei aa sidain naa kore entoki e dukuya naa kang'as apaashare indamunot torok. Oe entoki nemaitaki nemaitoki apik indamunot ore entoki nataa meidimayu nalaaya meshomo namaitoki adamu aaku agira adamu anaake. Ore sii nemesej oleng' alo aing'uraa olakitari oleng' aing'uraa indamunot, kake agira aing'uraa enaiko peiye amooki alo.

Ore te kaunti naing'ua, ah kajiado, kelelek nai ing'urakini iltung'anak intokiting' naaji note books ashu inkuti bukui naigerishore egirai aiteng'en. Ore kuna bukui na kasidan amu tenishori iltung'anak, ore ake pe iiger oltung'ani entoki, nimitoki arikino enaduo toki. Kidimi sii aishoo iltung'anak intokitin naijo imashinini naijo laptop. Ore kuna mashinini, na kisho iltung'anak nafasi naiteng'ena, arashu tininye neyiolou eneiko peyie itumia.

Ore olturrur oitasheiki te nkop ang emoyian e biitia naa commitee ake e sipitali. Keetae committee te sipitali naitasheiki arashu nasujaa esiai oo ltamuoyiak laijo lelo. Nelo aing`oru lelo tamuoyia too nkoitoi pookin. Ni nei nishori ninche enkitegena pee etumoki aatook irkiek enaa enashiakino, peyie mitanyamal ninche ina moyian.

Kaisiadi oleng' tenaata naaji olkitaari lai openy loo ndamunot hoo negol amu koree naa olkitari eimaanisha ajo ilak nebaiki naa mpisai kumok oleng' eipotu neaku kadol ajo egol . Kake kaisidai naaji teneata amu inakata atumoki ataata oltung'ani looitasheki nanu makewon indamut naa inakata ayielou ajo kaa enyamali terishat naje.

Ore oshi isiatin naitagol tau oleng tenkata enyamali, ore nabo naa ororei lenkai ore ake paton aining ororei lenkai arashu aa eseremare naning ajo atangolo tau oleng natum osiligi letaisere ,meeta entoki sidai ena ore tenkata enyamali nikwetiki enkai amu ninye ake naata eretoto, niaku ore oshi nanu tenkata enyamali na ororei lenkai laitagol oleng wenkisisa weseremare.

Ore to supuko lang nemeeta duo oleng enaidim atejo ketii nkopisini e ODM. Kake ore te headquarters e kaunti arashu te town olkejuado, naa kajo keeta enkopis enye tine wueji ilo kioma le ODM. Ore ODM aa e party sapuk oleng naa enanyorr ilmaasai. Niaku kayieu najo keeta enkopis enye te kaunti e Kajiado arashu to lduka le Kajiado.

Ore enaiko pee aitoris ijio o siaitin enaake naa ore enkoitoi e dukuya. Lazima paa tenaa kalo esiai naasisho aiteru saa are ompaka saa tomon oobo e nteipa. Ore sii pee eeku enkirura nairura aiteru saa uni e nkewarie o mpaka saa tomon oare e enkakenya. Kaisidai oleng tenitum oltung`ani isaai sidan airura, amu inakata aah eeh itirring`a idamunot nitum sii eseriani oo n`damunot.

Ore enaas erikore arashu esiaitin naipirta emurua pitubula tumoto enkisuma na kesej aah kitumiyiai enkoitoi olaiguanak kitumiyai ilainguanak meshomoita inkangitie nepuo ajoki iltungana mewaita nkera sukul, Ore si ae ore ena oitoi e toknology neomoni inkera meetasa entoki naaji komputer ashu ninye ninye epiki komputer atua sukulini peyie etumoki inkera atas nepuo atum ina ngeno eteknology.

Ore oshi nanu te kawaida naa kairura aiteru saa uni e nkewarie ompaka saa tomon oare enkakenya. Nesi nelo sii netii nkolong`i naa, penyo nairura asioki naimutie ompaka saa are saa ong`uan mpaka saa miet. Tenkaraki kalo naata siaitin enaa siaitin o loing`ang`e naa kaas ompaka kewarie nibidi peyie aton ompaka nena saai. Ore siaitin naa kiteru te nkakenya aiteru saa are mpaka akeyie saa tomon oobo e nteipa.

Ore ake aasita eninyang'a pee ayou nayiolou annake etii intokitin natadoitie enkinyanga naa kalo olduka, nang'amaa ilo amirani arashu iloopeny olduka. Naikilikwan ajo kanyo oshi taata emiri intokitin naaje tanaa esukari anaa enkurma. Ore peeyie um amu ketii naa ine nebaiki naa aidim atoliki. Ore peeyie aaliki nalo naa dukuya aas enkiyas nabaa naa duo ana enayou naas aidipa atayiolou.

Tenelo paa alo osupuko omiri isinkirr, peyie ayieu naadung`okini irropiyiani. Naa kairorie olamirani omirita laaduo sinkirr aomon ninye pee aadung`oki inaduo ropiyiani. Kaidm atiaki metudung`o nena ropiyiani tenkaraki ebaiki nemaata nena ropiyiani pookin. O arashu aata nkulie mpangoni natii dukuya. O arshu sii ebaiki natamoo agira aijiang`u te bei naje, niaku kaomon ninye maatudung`oki pee ainyiang`u te bei e kawaida.

Ore esiai oloing`ang`e naa kayieu najo eitelelia isiaitin te kop kop o arashu ninye to losho ololulung`a. Ore esiai oloing`ang`e neewuo ayau nkibelekenyat kumok tiatua isiaitin etaa kelelek ninye idim oltung`ani ataasa esiai ata etii ang. Naa enkibelekenyata ina sapuk oleng naewuo eimu ina oitoi oloing`ang`e. Eewuo sii enkibelekenyata ata te siai e nkisuma, eibelekenya esiai oloing`ang`e sii ninye te nkoitoi e nkisuma.

Ore tenanu ara entoiwuoi, kayieu najo eh megira sirkali aitudupaa oleng' esiai enkisuma edijitol. Na ore entoki najo kidimi ataas, kaomon nai sirkali metonyua oleng' sukuuluni neisulaki kuna eatua nkishu, peyie mitoki apalaa amu ore ake egira apalaa, nidol ajo keponu nkera ang' aaku ketii siadi, alang' nekua kulie nagira aisuma to ntaoni.

Kekiidim ayau technology atua enkisuma, tenikiomon sirkali miteru aitudupaa esiai e technology tiabori. Te primary eilepu alotu shumata. Kidimi aing'uraki nkera imashinini naijo nkompitani, nepikakini idarasani enye, nitauni arashu etumi ilmalimuni le computer to sukuuluni pookin, peyie etumoki inkera aisumata, nebulu eyiolo esiai e technology tiatua enkisuma.